Nĩ mũini wa nyĩmbo cia mũthũngũtho na rũthiomi rwa kĩnjaruo na aumĩte mwena wa njaruo, kũndũ gwĩtagwo Siaya, na no arereirwo Nairobi, agathomera Nairobi, na nĩ mũini wĩ ngumo nene mũno nginya gatagatĩ ka ndũrĩrĩ ingĩ iria to njaruo.

Macungwa maciĩrithanagio nĩgetha mĩtĩ ĩria ya tene, ĩtwĩke mĩtĩ mĩerũ, ĩria ĩthondeketwo nĩataramu aũrĩmi, ĩnohoti wa gwĩĩtiria tũtabi, mĩrimũ ngũrani ĩrĩa ĩnyihagia magetha, na ningĩ ĩkahota kwĩyũmĩrĩria hingo ya ũcenjia wa rĩera, mũno hĩ hingo ĩria kwina rĩera rĩa rĩũwa inene, ningĩ nĩteithagĩrĩria mũtĩ ũmwe wa macungwa ũkahota gũkuwa macungwa maingĩ, na manene kũrĩ maria mambere, na ũguo ĩgateithĩrĩria kwongerera maciaro ma mĩtĩ ĩyo ya macungwa.

Wambere nĩ ũcenjia wa rĩera, tondũ mbembe nĩciendaga maaĩ maingĩ, na no ũhande, mbura yage kũigana ya gũcikinyithia kũgetha, na ũguo magetha macio magathiĩ thĩ hamwe na mboco. Ningĩ, mbegũ ĩrĩa wahanda. Kũri mbegũ citekaga wega mũno gĩcigo-inĩ gĩa gwitũ, tondũ cikoragwo ithondeketwo cirĩ cia kũhandwo kũrĩa ikũraga na mĩeri mĩnini, na kũrĩa kũrĩ na ũrugarĩ mũingĩ. Nĩngĩ tĩĩri ũrĩa wahandĩra mbembe ciaku kana mboco, ũngĩkorwo ũtakinyanĩirie ikĩro, no ũkahutia maciaro ma mbembe ciaku kana mboco. Ũndũ ũngĩ nĩ ũngĩaga kũrũmĩrĩra mataro ma ũrimi ta kũrĩmĩra mbembe kana mboco, ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, ũkĩhanda rĩngĩ ũtumanie mũno kana ũtaganie mũno kũrĩ ũrĩa mũthemba ũcio wa mbembe wendekithĩtio kũhandwo. Tũtambi na mĩrimũ nĩ ingĩ icũngagĩrĩra kũhutia magetha ma mbembe na ũguo gũkanyihia umithio wacio. Mboco nacio nĩithũkagio mũno nĩ heho. Ingĩaga kũramatwo wega, uumithio wacio ũgakorwo wĩ mũnini.

Wa mbere nĩgũetha mbegũ iria ikinyanĩirie ikĩro, ta mbegu cia mũhĩa, irĩa ihĩtũkĩtio nĩ ataramũ, na nĩngĩ ũgatigĩrĩra tĩri waku wĩna ũgima mwega wa kũrũgamĩrĩra kĩrĩa wahanda nginya gĩgakinya kũgethwo. ĩndo ta mũhia nĩciongagĩrĩrwo ga fertilizer kanini gũtĩgĩrĩra maciaro macio nĩ maingĩha, ningĩ gũtaima kana kũrora mahinda ma mbura, tondũ irio ici cierĩ nĩibataraga maĩ maingĩ kuma ciahandwo nginya igakinya kũgethwo, ningĩ hĩndĩ ya kũgetha, mũhia mũingĩ ũngĩaga kũmenyererũo nĩuraga na rĩu nĩgetha ũgacĩrithie magetha, wagĩrĩire kũgetha hĩndirĩa kwina riũa, kũgirĩrĩria kũguma kana gũbũtha kwa mũhĩa ũcio.

Kũrĩma na kũgetha irio kũringanaga na ũrĩa rĩera rĩhana, kuma hindĩ ĩrĩa wa cihandire, ngina rĩria ũgacigetha, rĩera rĩngĩcenjia ta rĩngĩ mbura ĩcererwo nĩ kura ihinda rĩrĩa yagĩrĩire kura, arĩmi nĩ maceragĩrwo nĩ kũhanda, noguo magacererwo nĩ kũgetha, na maita maingĩ magetha makanyiha, ningĩ rĩria irio ci mũgũnda rĩera rĩngĩcenjia, na kũgĩe na kũma kũingĩ, kũrĩ tũtambi na mĩrimũ ĩria yendete rĩera rĩu rĩa riũa noguo ĩgakorwo ĩgĩũka kũrĩ irio gũthũkangia na ĩkanyihia umithio wacio, ningĩ kũngĩgĩa heho nyingĩ kũrĩ irio citendaga heho, irio mũthemba ta wamboco na waru, nĩ ihĩyaga mũno nĩ heho, noguo ũgakora maciaro macio nĩ macoka thĩ.

Tĩĩri ũkinyanĩirie ikĩro ciothe, nĩũkoragwo na tũgunyũ tũkoragwo twĩ thĩiniĩ tũrĩa tũkoragwo twĩ twega na gũthondeka rĩera noguo rĩrĩa irio ciahandwo kũu thĩiniĩ, mbegũ nĩĩhotaga kũhuhia na ĩkamera ĩna hinya mũingĩ. Ningĩ tĩĩri mũnoru ndũkoragwo na tũtambi tũũru kana mĩrimu noguo rĩrĩa irio ciahandwo, nĩihotaga kumĩra ciothe citarĩ hutie nĩ mũrimũ kana kũhinyĩrĩrio nĩ tũgunyũ tũu tũũru. tĩĩri mũnoru nĩ ũkoragwo na ũhoti wa kũiga maĩ na ũgunyũ noguo rĩrĩa kuoma, irio nĩ ikoragwo na maĩ ma kũnyua na igetereria nginya rĩrĩa mbura ĩkaura tondũ tĩĩri ũrĩ ona ũgunyũ.

Irio nyingĩ, kũringanaga na mahinda marĩa wacigetha. Kũrĩ irio ciendaga kũgethwo mahinda marĩa gũtarĩ na mbura nyingĩ, na kũrĩ cibataraga kũũmithio. Indo ta mbembe na mboco, ciarĩkia kũgethwo nĩ ciendaga kũũmithio nĩgetha ikanina maaĩ marĩa me thĩiniĩ, ikahota kũigĩka gwa kahinda karaya. Warĩkia nĩ ciigawo ikũmbĩ kana igeekĩrwo makũnia-inĩ rĩrĩa ciĩ thandũre. Na kũgirĩrĩria itigathũke, nĩ ciĩkĩragwo ndawa nĩgetha itikarĩo nĩ tũtambi rĩrĩa ciĩ ikũmbĩ, kana ikaigwo makũnia-inĩ mangĩ ma kĩrĩu marĩ karatathi thĩiniĩ ga kugirĩrĩria tũtambi, kana mbembe icio kũbutha. Ningĩ nĩ kũrĩ irio ciagĩrĩire gũthambio, na kũũmithio ciagethwo o hĩndĩ ĩyo. Ici nĩ irio ta karati na waru, rĩrĩa ciagethwo ihinda rĩrĩa kwĩna mbura na ndoro mũgũnda. Ũguo nĩ kũgirĩrĩria itigabuthe naihenya. Na nĩ icokaga ikaigwo handũ homũ na igakunĩkĩrwo nĩgetha citikagace igũrũ.

Wa mbere, ingĩnyitanĩra na ataaramu a ũrĩmi tũthondeke mũtaratara wa gũthomitia arĩmi ũrĩmi wa irio ngũrani ngũrani iria ikũragio icigo-inĩ ciao, nĩgetha makorwo makĩrĩma mena ũmenyo. Ningĩ, wa kerĩ, no ndigĩrĩre arĩmi othe nĩ makinyĩrwo nĩ mbegũ cia kũhanda na bataraitha, iria ingĩ makinyĩra na mbeca nini na ndigĩrĩre indo icio nĩ cirakinyĩra, nĩ ikinyanĩirie ĩkĩro. Nĩgetha maathiĩ mahũthĩra gĩthomo kĩrĩa mathomithirio, na mena mbegũ na bataraitha, nĩ mekũhota kwona uumithio. Ũndũ wa gatatũ, no nine broker ciothe, mũno makĩria, iria igũraga indo kana irio kuuma nja ya bũrũri na thogora wa thĩ, magoka kwendia gũkũ na thogora wa thĩ, noguo indo cia mũrĩmi wa gũkũ bũrũri-inĩ ikaaga thoko. Ingĩhũrana nacio, na acio magĩraga nĩgetha mũrĩmi arĩma irio ciake gũkũ, ikagũrwo wega, na ũguo ũkongerera kĩo gĩake gĩa kwenda kũrĩma.

Mũno nĩ rĩera rĩrĩa rĩarĩ kwo hĩndĩ ya kĩmera kĩu, tondũ nĩ kwarĩ na mbura ya kũigana, kuma kũhanda nginya mahinda ma kũgetha, ningĩ mbegũ ĩyo nĩ ya kinyanĩĩrie ikĩro, ndaheirwo mbegũ mũthemba mwega, onokorwo yarĩ na goro yarĩ njega, ngĩcoka ngĩmĩhanda handũ itahandĩte mbembe kĩmera gĩthiru, ũguo handũ hau harĩ na tĩri mwega wakinyanĩirie ikĩro. Nĩ ndataganirie ũrio nderĩtwo harĩa rĩenderio - inĩ nĩ mũtaramu, ngĩcoka ngĩkĩra thumu wa mahiu na ngĩongerera bataraitha ya kũhanda, nĩ ndacokire gũcihura ndawa ya mathangũ ĩria yongagĩrĩra ũhoti wacio wa gũciara, ngĩcoka ngĩcirĩmĩra rita rĩmwe. Nĩ ndacihũrire ndawa ya kũgirĩrĩria kĩgunyo kĩa ngũnga, noguo maciaro macio marĩ mega, o ũria ndatanyĩte.

Minji yenjagĩrwo marima mataganĩte tondũ nĩ ĩtambaga ĩgacoka ũgekĩra minji ithatũ mbegũ o kũrĩ irima. Ningĩ nĩ wongagĩrĩra bataraitha ya kũhanda, ũgacoka ũngĩkorwo wĩna thumu no wĩkĩre, yamera nĩrĩmagĩrwo rita rĩa mbere ũguo ĩtananjia kũnyitana. Na tondũ nĩ kũringanaga na mũthemba wa minji kũrĩ ĩraihaga ĩkambia kũgua, na ũguo ĩngĩkorwo ndĩrahandanĩirio na irio ingĩ ta mbembe nĩ yagĩrĩirwo gwĩkĩrwo mĩtĩ ya kũmĩnyitĩrĩra nĩgetha ĩhote gũciara. Nĩ ĩcokaga ĩkahũrwo bataraitha ya maĩ yagũtũma yongerere mahuti na ĩhũragwo mbere ĩtanjĩtie kũruta kĩro nĩgetha rĩu ya ruta kĩro no kwanjia ĩ kwanjia gwĩkĩra minji na thutha wa mĩeri igakorwo ciganĩte na igakinyia ihinda rĩa kũgethwo.

Ũũ kũringanaga na irio icio mwene aracienda ciĩ mũthemba ũrĩkũ, irio ta mũthemba wa mboco kana mbembe ingĩgethwo mwene angĩcienda ciĩ njigũ, no kũnũrwo ciũnũragwo na ikendio kana ikarugwo, no angĩkorwo aracienda cikare ihinda inene, irio icio nĩciambaga cikomithio cikarutwo riũa-inĩ nginya cigathira maaĩ biu, igacoka ĩgekĩrwo makũnia ikaigwo ikũmbĩ, cietereire kũrĩo mũciĩ kana kwendio. Mbembe no cirugwo ũguo ciĩ gĩtheri kana rĩngĩ cigathie cigathĩithio nĩgetha cirute mũtu ciũke irugwo ngima.

Mũno handaga irio ta mbembe na waru mĩgũnda ĩyo mĩnene. Waru ĩka harĩ kĩmera nĩĩheyaga ngũnia ta igana rĩmwe, ici cia kiro fifty, hĩndĩ ĩyo nĩ rĩrĩa kĩmera kĩrĩ kĩega. Nacio mbembe citiĩkaga wega mũno gũkũ nĩũndũ wa ũhehu, ũguo rĩrĩa ciĩkĩte wega harĩ ĩka ĩmwe ndutaga ta ngũnia mĩrongo ĩtano. Mboco maita maingĩ ngoragwo ndĩcihandanĩirie na mbembe na harĩ ĩka nĩngethaga kiro ta mĩrongo ĩtatũ.

Mbembe ndagetha ndĩcianikaga kwa ihinda rĩa wiki ĩmwe kana thikũ ikũmi. Ciarĩkia ngaciĩtĩra mũndũ wa gũcithandũra na gĩtinga. Agooka agathandũra, cigekĩrwo makũnia. Ndĩciigaga na makũnia makoragwo na kĩratathi thĩinĩ na ngacoka ngacioha haha igũrũ kũgirĩrĩria tũtambi tũtikaingĩre. Waru nacio ndacigetha, ndĩciigaga ikũmbĩ, ngacihumbĩra na ciandarũa nginya cieterere mũthenya wa kwendia. Mboco nacio ndĩciũmithagia, cioma biũ, ngaciĩkĩra ikũnia-inĩ o tarĩu rĩa mbembe rĩna kĩratathi thĩinĩ, ngacikũnĩka wega ũndũ citagũthũka, nginya ngarĩkia gũcirĩa.

Handaga mababaĩ marĩa ma kĩĩmerera, tondũ nĩ mo meekaga wega mũno gwĩtũ nĩũndũ wa heho. Na ningĩ, nĩ moonaga thoko tondũ andũ aingĩ matihandaga kũu. Mababaĩ maya matirĩ wĩra mũingĩ tondũ wa handa, no gũthiĩ ũrĩthiaga kũrĩmĩra, gwĩkĩra tĩĩri. Ningĩ matikoragwo makĩgomerwo nĩ tũtambi mũno, ũguo ndũkoragwo na ngarama nene ya kũmarĩma. Maya nĩ mahotaga gwĩtiria ũcenjia wa rĩera na ũguo ũgakora o na rĩrĩa kwĩna riũa, nĩ rĩo ona maraciara mũno na matikorwgwo na kĩmera, hĩndĩ o yothe no ũthiĩ ũkore wĩna mababaĩ na nĩ ũkwendia wone mbeca.

Wa mbere nĩ kwaga thumu wa mahiũ ũrĩa hũthagĩra maita maingĩ nĩgetha thondeke mũgũnda wakwa, rĩrĩa ndawona ũgakorwo ndũraigana mũgũnda wakwa na ningĩ nĩ ũkoragwo na thogora ũrĩ igũrũ mũno watua kũgũra kũu nja ningĩ ngĩetha indo ta bataraitha nĩkoragwo na thogora wĩ igũrũ mũno na mahinda maingĩ nĩ ũgũthiĩ ũkore wagũra ĩrĩa ĩtarĩ njega ĩtakinyanĩirie ikĩro tondũ icio nĩcio cionekaga maita maingĩ gũkũ rĩenderio-inĩ rĩa indo cia ũrĩmi, oho nĩ kũrĩ thĩna wa kwona dawa cia kũgitĩra tũtambi na mĩrimũ tondũ nĩ ũgũkora nĩ wacererwo nĩ kũhũra dawa icio, tondũ rĩngĩ ndũrarĩ na mbeca kana ndũnamenya mũrimũ ũcio nĩ ũrĩkũ na rĩrĩa rĩngĩ wona dawa no ũgũre nayage kũruta wĩra, ũcenjia wa rĩera nĩ thĩna ũngĩ ngeragia tondũ nĩ ũgũkũra rĩngĩ nĩ kwarire mũno kũrĩ ũrĩa ndĩratanyĩte na ndirĩ na ũhoti wa kũhũra maĩ kwĩ irio ciakwa noguo ũgakora maciaro makwa matinakinyanĩra ũrĩa ndĩrendaga.

Magĩrĩire mathomithio, ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũrĩmi wa mbembe, tondũ arĩmi aingĩ ona matiũĩ ciagĩrĩire kũhandwo atĩa, na matiũĩ ũrĩa magĩrĩire gũcihũra ndawa, kana kũmenyerera citikarĩo nĩ tũtambi na igunyũ. Nĩngĩ, nĩkwagĩrĩire kũrehwo mbegũ gĩcigo-inĩ gĩa gwitũ, iria cikinyanĩirie ikĩro, na ikũraga mĩena ya gwitũ, tondũ iria nyingĩ irendio matuka-inĩ ma rĩenderio rĩa indo cia ũrimi, nyingĩ itikinyanĩirie ikĩro. Na ũguo ũgakora magetha marĩkoragwo o marĩ o manini. Oho arĩmi nĩmagĩrĩire gũthondeka, tĩri wao, nĩgetha gũtigĩrĩra tĩri ũcio marathiĩ kũhanda wĩna ũgima mwega wa kũigana, gũtungatĩra mbembe ciao, kuma kũhanda, nginya kũgetha.

Nyambaga ngaciũmithia kwa ihinda rĩa thikũ mũgwanja riũa-inĩ ngacoka ngacihũra ngaciruta mĩcakwe-inĩ no ũhũthĩre nginya itinga gũthandũrĩrwo, ngacianĩka rĩngĩ ta thikũ ithatũ cirĩ thandũku, ngacoka ngathiĩ ngarũra makonia mangĩ makoragwo na karatathi thĩinĩ gakũrigĩrĩria mbembe itikarĩo nĩ mbũca kana mũthũa ũguo, njũkaga ngekĩra mbembe ciakwa hau kũringana na ũrĩa ngoragwo ndarĩirio nĩ mũtaaramu wa kwendia makonia macio ngacioha gũtigĩrĩra gũtirĩ rĩera rĩaingĩra thĩinĩ, ngaiganĩrĩra makonia macio rĩu ndĩrutaga tũnini kũringana na mahũthĩro makwa.

Ĩĩ nĩ njikagia mahuti ,na mangĩ makoragwo marĩ manyeni ma thũkũma. Ndĩmaikagia kou nĩgetha ngũkũ ĩrie ,na ciarĩkia marĩa ciatigia ,nĩmagiragĩrĩria kũgĩe na ũgunyu kou thĩ, ũguo ngũkũ ciakwa ĩtikũheherwo mũno. Mahuti macio ningĩ nĩ matũmaga ndathiĩ kũmahata makaibaibia thumu ũcio wa ngũkũ, niguo ndeterera ũhĩe ũgabuthanĩra hamwe namo mangĩkorwo nĩ na thumu mũingĩ.

Wa mbere nĩ ĩteithagia ahũri a biacara kũigithia mbeca irĩa mona, onokorwo nĩ nini o mũthenya magathiĩ makaigithia, ningĩ makinya handũ marenda kuongerera indo ciao cia kwendia, nĩmathiaga makoya ngombo noguo makararamia biacara ciao, ngombo ici cibataraga o mũndũ akorwo wĩ ũmwe wa arĩa marathiĩ sacco-inĩ ĩyo, ningĩ ũkorwo nĩ ũigithĩtie nao, na ũkorwo na mũndũ ũmwe kana erĩ aria magũgũĩkĩrĩra thaĩni ya ngombo ĩrĩa ũrenda kuoya. Marĩhi ma ngombo ici makoragwo marĩ mega, noguo andũ a biacara ici nini magakorwo matirahatĩrĩrĩka mũno, tondũ ningĩ ona nyongerera ĩkoragwo ĩrĩ thĩ ũkĩringithania na andũ arĩa angĩ makobithanagia mbeca.

Ngũkũ ciakwa ndĩciakĩire nyũmba cia gũkoma handũ igũrũ, ngacoka ngacihũrĩra mbaũ kũu, kũndũ ciambataga igakoma mbaũ-inĩ icio. Nakuo gũkũ thĩ, ngatigia mĩanya nĩgetha gĩko gĩa cio gĩkagwa kũgerera mĩanya ĩyo gĩgikũrũka thĩ kĩaga kĩnene. Nakĩo gĩkĩ kĩaga kĩnene kũrĩa citindaga, nĩ ndĩgĩitĩte maramu nĩgetha kwaura gũtikagĩe ndoro ka gũconjore. Ngacoka ngaiga maĩ harĩa cinyuagĩra, handũ hamwe na mũbira wa magũrũ ma ngari, ũrĩa ũtangĩita maĩ macio, ũguo gũtingĩcagaca. kĩaga kĩu nĩ ndĩkĩhataga thutha wa kiumia kĩmwe, na ngaita dawa ya gutu, gũtigĩrĩrĩra nĩ kwagĩa na ũtheru. Ningĩ igũrũ ndĩkoragwo ndĩgĩkunĩkĩte kũu citindaga na mĩenainĩ nĩ kũrĩ waya ũguo rĩera nĩ rĩ ingĩraga.

Amwe makoragwo maigithĩtie tũbeca tũnini tũnini makĩruta mawĩra maya mangĩ, nginya harĩa igakinya mone nĩciakinya ciakwambĩrĩria biacara ĩrĩa mendaga, makanjĩrĩria karĩ kabiacara kanini magathiĩ meyakĩte. Kũrĩ angĩ nao mendagia indo iria menacio ta mahiũ kana magetha marĩa mona rĩngĩ marĩma, magathie makaiga biacara icio. Kũrĩ moyaga ngombo kũma kũrĩ sacco, bengi kũrĩ nao andũ maheyanaga ngombo icio o gũkũ makahe andũ acio a biacara marĩhage o kahora kũringana na ũrĩa biacara ĩrathiĩ. Ningĩ kũrĩ angĩ maheyagwo mbeca nĩ andũ ao makaigĩrwo wĩra nĩguo manjie kuona ũmithio.

Gĩkogocha kĩa igũrũ kĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo kĩrĩ gĩtheru, na gĩkorwo gĩtarĩ na mĩatũka na ningĩ gĩkorwo na rangi ũrĩa wendekanĩte wa matumbĩ ma grade kĩagĩrĩire gũkorwo gĩkĩũmũ na gĩtikahane ta kĩna mũtutu, ningĩ mũruru wa itumbĩ, itumbĩ rĩa gũthĩrwo mbakũri wagĩrĩire kuuma ũrĩ wa gĩthiũrũrĩ na ndũgakorwo watũkĩte, rangi waguo kaingĩ wagĩrĩire gũkorwo ũrĩ wa yellow ningĩ itumbĩ rĩtiagĩrĩirwo gũkorwo na mũrukĩ o wothe na rĩa hũrwo rĩtiagĩrĩire mũruru ũrekanĩtie na kĩ white kĩu kĩhanaga maĩ, rĩagĩrĩirwo gũkorwo na mũcamo mwega rĩarugwo.

Rĩrĩa thirikari yahe andũ marũa ma kũgũra matumbĩ ma nja ya bũrũri mũno bũrũrinĩ wa Tanzania, magoka kwendia gũkũ matumbĩ macio makoragwo magũrĩtwo na mbeca nini ũguo maingĩra gũkũ makũendio na mbeca nini, noguo ma gũkũ bũrũrinĩ wĩtũ onamo magakorwo nĩmagũithia mbeca. Ningĩ irio cia ngũkũ, rĩrĩa thogora wa irio ici wambatĩra arĩmi aingĩ nĩmaremagwo nĩ kũrĩma kũhũnia ngũkũ, ũguo makanina rũru rwao na matumbĩ magakorwo marĩ manini thoko na ũguo thogora ũkambatĩra. Ningĩ rĩera, hee rĩera rĩngĩũka ngũkũ cirege kũrekia makĩria mũno rĩera rĩrĩa kwĩna heho, hĩndĩ ĩyo ngũkũ ciaheo onakĩ, citikoragwo ikĩrekia maita maingĩ noguo matumbĩ magathira thoko na bei yamo ĩkongerereka.

Kaingĩ ikundi ici aria maraigithia mathiaga kũigithia kwa ihinda rĩngĩ ria kiumia kĩmwe kana mweri, na ũgakora mbeca icio nĩagacoka anengerwo rĩngĩ thutha wa mwaka, na igakorwo cirĩ nyingĩ ũndũ no ahote kuongerera biacara yake kana kũmĩararamia nangĩ makahingũra nginya biacara njerũ. Ningĩ ikundi ici nĩiheyaga mweke andũ kuoya ngombo kũringana na kĩgĩna kĩrĩa maigithĩtie, na ngombo ici cikoragwo cirĩ cia raithi mũno makĩria ũkĩringithania na gũthiĩ kũoya ta gwĩ bengi kana arĩa angĩ maheyanaga mbeca icio, tondũ matanya ma ngurubu ici mũno makoragwo nĩ gũkũrania, ũguo ũgakora marĩhi ona marĩa marakũrĩhia woya mbeca icio cia ngombo, nĩ marĩhi matangĩkũhatĩrĩria na nĩũkũhota kũrĩha ihenya na woye ũngĩ.

Tũkwamba gũcenjia namba yaku ya thiri ĩrĩa ũhũthagĩra akauntinĩ yaku kũruta na kũiga mbeca, gũtigĩrĩra ũrĩa ũroire kana ũria ũramĩmenyire ndanamĩhũthĩra. Ningĩ nĩtũkũhinga mbeca ciaku ũguo kwa ihindainĩ rĩrĩ ndũgũkorwo ũkĩruta kana kũiga mbeca nginya rĩrĩa tũkarĩkia gũthuthuria tũmenye no ũcio ũrainyire mbeca ciaku. Gũtuĩria andũ aya tũkũrora mbeca icio ũrauga nĩcirarutirwo cirekĩrirwo akaũntinĩ ĩrĩkũ, kana iratũmĩrirwo kũrĩha motungata marĩkũ, na nĩtũgũbuatĩrĩra na andũ a ũteithio wa thirikari wa gwĩka ũthuthuria nginya tũtigĩrĩre mũndũ ũcio ũrauga nĩaraiyire nĩtwamũnyita na acokie mbeca ciaku.

Ũgũthiĩ nduka-inĩ ya Mpesa ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie ũkuĩte kĩbandĩ gĩaku na thimũ irĩa ĩna raini ĩrĩa wũigĩte mbeca icio cia Mpesa, nĩ ũkũria ũrĩa ũraheana ũtungata nduka-inĩ ĩyo kana ena mbeca mũiganĩra wa iria ũrenda kũruta, ũcoke etĩkĩra ũhingũre thimũ yaku ũthiĩ nenda-inĩ cia Mpesa, ũthiĩ hau hakũruta mbeca, wĩkĩre namba ĩyo ya mwene Mpesa, ĩyo ya kũruta mbeca, warĩkia nĩgũkũria ũrenda kũruta mbeca cigana, wĩkĩre, ũcoke wĩkĩre namba yaku ya thiri ya Mpesa, na mbeca icio nĩ ikuma cithiĩ harĩ thimũ ya ũrĩa ũngĩ ũrakũhe ũtungata hau nduka-inĩ, nĩ egũgwĩtia namba ciaku cia gĩbandĩ andĩke ibuku-inĩ rĩake, acoke wĩkĩre thaĩni akũnengere mbeca.

Ingĩoya thimũ ĩyo yakwa hũre namba cia bengi, tondũ nĩndĩ namba cia arĩa mateithagĩrĩria andũ na maũndũ ma bengi ĩyo njigithagia mbeca, ndĩmũtarĩrie thĩna wakwa, njigue ũrĩa akũndeithia. Angĩkorwo ndangĩhota kũndeithia, no gũthiĩ nginya benginĩ njaranĩrie na arĩa ngũkora hau, mahote kũndeithia.

Hĩndĩ ciothe ũngĩkahũrĩrwo thimũ nĩ mũndũ ũtoĩ, anjarĩrie gũgwĩtia maũndũ maku ma thiri ta namba cia gĩbandĩ, namba ciaku cia mwanya cia kũruta mbeca, na rĩngĩ namba cia akaunti ciaku cia bengi ndũkana ciheane ũkamenya ũcio nĩ mũkora , ningĩ mũndũ angĩanjĩrĩria gũkwĩra atĩ harĩ indo ũragarũrire na nĩwagĩrĩire kũneanĩrwo rĩngĩ arenda ũrĩhĩre marĩhi ma gũtwarĩrwo indo icio nawe wethuthuria nĩ ũrona gũtirĩ kĩndũ ũgũrĩte ndũkana rĩhe kĩndũ, ningĩ ndũkarĩhe kĩndũ ũtonete, wĩra-inĩ ũyũ wĩtũ nĩtũrĩ namba ĩrĩa tũhũragĩra andũ arĩa matũgũragĩra na nĩyo ĩno tũkũmũnengera o mũndũ o mũndũ, ũguo ũngĩkahũrĩrwo nĩ namba ĩngĩ ng'eni na ti ĩno ũrona twakũnengera haha ũkamenya ũcio nĩ mũndũ ũrenda gũgũtunya.

Ĩĩ rũhonge rwa kũhũrana na ungumania bũrũri-inĩ ũmũthĩ nĩ manĩrĩire mauga kũrĩ na atongoria atatũ methirikari-inĩ marekũĩrwo gũkorwo nĩ maungumabĩtie mbeca cia mũingĩ na kwoguo ũtonga wao ũkongerereka na njĩra ya mwanya ĩtangĩtarĩrĩka kuma rĩrĩa moire ũtongoria nĩmeranĩire gũgatwara atongoria acio na marute maritwa mao igooti-inĩ mũthenya wa wetano ũyũ ũkĩte, na mahoya mũingĩ kũmateithĩrĩria na mohoro o mothe mangĩ korwo magĩkuruhania atongoria agĩthirikari na ungumania, ningĩ nĩmeranĩire gwetha wũira mũiganĩru wagũgakinya igooti-inĩ nĩgetha ũngĩ korwo nĩma acio nĩmaungumanĩtie makoerwo makinya marũrũ ma watho.

Mathiaga thibitarĩ nĩ ũndũ wa mathĩna ma mĩrimũ ĩno mĩnene ya mwanya, tondũ mĩrimũ ĩno mĩnini ta homa mĩrimũ ta kũrĩyo nĩ mũtwe nĩ mahotaga kwĩrigita kũgerera dawa ciao cia mĩtĩ, no maũndũ ta kũheo mwana maũndũ ta mĩrimũ mĩnene ta ya cukari ĩyo nĩ mathiaga gwetha ũrigitani na mambagĩrĩria na thibitarĩ ici cia haha ũguo hakuhĩ nao, nĩgetha maheo marũa ma gũthiĩ thibitarĩ nene kũrĩa mamũkagĩra motungata ma mwanya.

Gĩcagi-inĩ gĩa gwitũ ciana ikĩrerwo, nĩciĩragwo kũrĩ kanyoni kamabuataga, gagathiĩ gakĩmaroraga ũrĩa wothe mareka. Nĩkaroraga, matinda kũ, matinda magĩka atĩa, maranĩirie naũ, na angĩkorwo hena wĩra megũtigĩirwo, maũrutire na njĩra ĩhana atĩa. Ningĩ kanyoni gaka nĩgacokaga, hwaĩ-inĩ, aciari matanoka gakamatũnga, gakamamenyithia ũrĩa ciana ciatinda igĩka, na ũguo ũngĩkorwo he handũ ũhĩtirie, nĩgagũcukaga. Ciana nĩikũraga ciĩtigĩrĩte gwĩka mĩtugo mĩũru, rĩu ndũngĩthi ndũngĩiya, ndũngĩthiĩ kwene, ndũngĩhenania, na waheo wĩra nonginya ũrute na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, tondũ nĩũramenya kanyoni nĩkarakuona. Waneneha nĩũcokaga ũkamenya, rũgano rũrũ rwarĩ rwa gũgũtaithia ũkorwo wĩ mũndũ mũrũngarũ, na mũndũ ũngĩhokeka wĩna mĩtugo mĩega.

Nĩgũteithagĩrĩria mũndũ kwĩmenya ũkamenya mwĩrĩ waku nĩkĩĩ ũrabatara, nĩkĩĩ ũnyihanyihĩtie na nĩkĩĩ ũngĩkorwo ũgĩka nĩgetha wĩmenyerere kũnyitwo nĩ mĩrimũ mũno mĩrimũ ĩrĩa yũkaga kumana na indo iria ũrarĩa na mawĩra marĩa ũraruta. Nĩũkoragwo ũkĩmenya ũritũ waku wa mwĩrĩ harĩa werekeire kana nĩ handũ hega kana nĩ handũ horu, na ningĩ ũngĩkorwo na mũrimũ wĩhithĩte mwĩri kana nĩ hĩndĩ ũranjĩrĩria kũingĩra mwĩrĩ, nĩ ũmenyekanaga mĩeri ya mbere noguo ũrigiriti waguo ũgakorwo wĩ raithi na ũrĩ wa naihenya mũno.

Thiaga thibitarĩ thutha wa mĩeri ĩtatu, ũguo nĩ ingĩkorwo ndirĩ ndĩrarwara harĩ mĩeri ĩyo ĩtatũ ,mũrimũ ũkũndwara thibitarĩ. Nĩthiaga nĩundũ wa kũrorwo magego, ngathambio, na ngerwo kĩrĩa njagĩrĩire kũhũthĩra magego makwa matigathũke. Ningĩ nĩthiaga kuona ndagĩtarĩ wa atumia o thutha wa mĩeri ĩyo ĩyo ĩtatũ nĩgetha njikare ngĩmenyaga ũgima wakwa wa mwĩrĩ ũrĩa ũhana. Mĩrimũ ĩno ĩngĩ ta homa na kũrĩo nĩ mũtwe, ĩyo ndithiaga thibitarĩ, nĩ ndugaga mĩtĩ yakwa na nganyua na ngahona.

ĩĩ rũhonge rwa, ũgima wa mũĩrĩ, nĩrũgeragia mũno kũhe andũ ndũmĩrĩri ĩkonainie na mĩrimũ ngũrani, ngũrani, ĩria ĩkoragwo ĩkĩrwarwo, na ĩkahinyĩrĩria andũ, ũmenyo ũyũ nĩmageragia kũũheyana kũgerera radio iria ciaragia na thiomi cia mĩthemba yothe, magakorwo makĩrehe marĩgĩtarĩ aria mataragĩria na njĩra ya ũrikĩrũ, nogwo mũndũ akamenya ũria agĩrire gwĩthema na mĩrimũ ĩyo, ningĩ nĩmathiũrũrũkaga matũra ngina kũũria thĩĩniĩ, makĩhũthira andũ ao akũmateithia a moko ,gũthomithia aikari ũrĩa magĩrĩire kũhũrana na mĩrimũ ĩmwe, mĩrimũ ĩyo ĩmwe taĩyo nĩta mĩrimũ ya tibi, mĩrimũ ya maraĩria, na mũrimũ ta korona. Magakorwo magĩtarĩria ũrĩa mũndũ agĩrĩire kũria, ũria mũndũ agĩrĩire kũgĩra ndawa ciake, na ningĩ ũria mũndũ agĩrĩire kũrora ũtherũ wake, nĩgetha gwĩthema kũgia mĩrimũ ĩmwe.

Aciari mena twana tũnini nĩmakoragwo mahetwo ndawa ya ũrugarĩ ya ciana, nĩgetha rĩrĩa mwana ũrugarĩ wambatĩra akamũkundia. Ningĩ akamũruta nguo angĩkorwo akũmũĩkĩrĩte nyingĩ akamũthathaũra, agacoka ageterera kwa ihinda rĩa ndagĩka ikũmi na ithano, angĩmũhutia rĩngĩ aigue ũrugarĩ ũcio no ũrongerereka nĩagĩrĩire kũmũteng'eria harĩ ndagĩtarĩ ũrĩa ũrĩ hakuhĩ nake nĩgetha athiĩ athimwo, na akĩmũtwara nĩ agĩrĩire gũtarĩria ndawa iria amũhee mbere na ũrĩa eka mbere, nĩgetha ndagĩtarĩ amenye harĩa akuonyerera amũteithie.

Mbere nĩ kũmenyerera ũgima wa mwĩrĩ wa mũtumia na mwana wake, ningĩ mwana nĩakoragwo akĩrorwo o ũrĩa arakũra mweri kwa mweri, na aroragwo kũhũthĩra mbica na ithimi ngũrani ngũrani kũrĩ mami wao, ningĩ gũtigĩrĩra mũtumia ũcio nĩaheo kana nĩatarĩrio ũrĩa agĩrĩirwo kũrĩa, na gũikara gũtigĩrĩra mwana wake nĩaikara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire o mweri kwa mweri. Ningĩ mũtumia nĩakoragwo agĩtarĩrio maũndũ marĩa agĩrĩire gwĩka ihinda rĩu e mũritũ akorwo nĩ ta mathako marĩa agĩrĩirwo nĩ gũthaka, irio iria agĩrĩire kũrĩa na iria agĩrĩirwo gwĩthema, nĩguo kũgitĩra mwana ndakaye gũka ihinda rĩrĩa rĩtagĩrĩire.

Nĩcenjetie mũno kwa njĩra njega tondũ rĩu andũ ma nĩ matigire gũthiĩ gũkomba na kũu njaa, wabatara mbeca ũrakomba o thĩmũinĩ yaku na ndũgũbatara gũthiĩ kũihũria maratathi kana gwetha mũndũ ũgũgwĩkĩrĩra thaĩri nĩgetha, wĩhũrĩrio mbeca icio, ũgũcĩatia ona thimũ na ciũke o thaa icio icio waciĩtia, ningĩ watua kũrĩha nowe ũkamenya ũria ũkũrĩha, ndũrabatara kĩndũ ũngĩandĩkithia, gia gũkũrũgamĩrĩra woe mbeca icio, noguo ona waga gũcirĩha kũringana noria mwĩiguithanĩirie narĩa maragũkombithia thimũinĩ, gũtirĩ hĩndĩ ũgoka gũtahuo andũ makĩonaga, ũrĩcirĩhaga okahora ũria wa ciona.

Agĩkũyũ metĩkĩtie mũndũ akua acokaga kũrĩ Mwene Nyaga ũrĩa wamũmbire, na aikaranga kwa ihinda nĩacokaga agaciarwo arĩ o mwana wa nyũmba o ĩyo yao, nĩ njiarwa ciũkĩte. Metĩkĩtie mũthũri agĩrĩirwo gũthikwo mwena-inĩ wa kĩhingo kĩa mũciĩ, na mũtumia wake akua onake atwarwo oro hau.

Nĩ ibuku rĩtheru rĩa Ngai rĩa kĩrĩkanĩro, rĩrĩa rĩthomagwo nĩ andũ othe mĩhĩrĩga yothe, ndũrĩrĩ ciothe na marika mothe rĩthomagwo nĩ andũ athomu na matarĩ athomu tondũ nĩ rĩa ndĩkĩtwo na thiomi ciothe iria ciguĩkaga gũkũ bũrũri-inĩ witũ andĩki a ibuku rĩrĩ nĩ ngũrani ngũrani tondũ nĩ ibuku rĩmwe rĩgakua mabuku maingĩ thĩiniĩ na harĩ o mabuku macio me thĩiniĩ makoragwo ibuku rĩrĩ na mwandĩki wake wa mwanya.

Nyendete Samsung mũno, na nĩyo ngoretwo ngĩhũthĩra mĩaka ĩrĩa yothe ndanahũthĩra thimũ, tondũ wa mbere nĩ ĩkoragwo na ũhũthũ mũno kũingĩra ng'enda-inĩ ningĩ nĩ ĩkoragwo na ũhoti wa kũiga indo nyingĩ handũ hamwe na citingĩũra, nĩ ĩikaraga ihinda inene mũno ĩngĩgathũka na rĩo ihiga rĩayo nĩ rĩikaragia mwaki ũguo ingĩkorwo ndĩrarutĩra wĩra handũ nja ya mũciĩ ndikoragwo na thĩna atĩ nĩ kũhora, ningĩ nĩ ĩndeithagĩrĩria ũhoro-inĩ wa kwoya mbica cia indo iria ndĩrenda tondũ nĩ ĩkoragwo na mbica imwe theru mũno na cirutaga kĩndũ o ũrĩa kĩrĩ, ũguo wa hũrĩra mũgũri mbica akoragwo na ũũma kĩrĩa ona noguo agakĩona gĩoka moko-inĩ make, mathogora ma thimũ ici nĩ mega tondũ matikoragwo me igũrũ mũno, ningĩ kũmĩkuua nĩ ũhũthũ tondũ ndĩkoragwo ĩrĩ nditũ no ũmĩikie nginya mũhuko-inĩ wa nguo na ũthiĩ kũrĩa ũgũthiaga.

Aca rũciaro rũrũ rũtikoragwo na kwenda kũmenya kana ũmenyo mũiganu wĩgie maũndũ marĩa matigirwo tene tondũ matirĩ mũndũ ũmathomithagia na ningĩ ao aingĩ ao makũrĩire kũnene na icagi-inĩ, ũguo magakorwo matukanĩte na andũ a ndũrĩrĩ ingĩ noguo mĩtugo na mĩikarĩre ya ũndũire wao ĩkahana ya thira, ningĩ maũndũ marĩa maugirwo tene ũgakora nĩ maũndũ mahetũke nĩ mahinda na maingĩ mamo matingĩtwarana na maũndũ marĩa marĩkuo mahinda maya noguo mũndũ nginya wa kũmarũmĩrĩra agakorwo nĩa nĩaroneka acokete na thutha mũno, aciari aitũ nao nĩmacangĩire harĩ ũndũ ũyũ tondũ aingĩ ao matiendaga nginya ciana cia cimenye rũthiomi ona kana mĩtugo ya ũndũire wao

Nĩ makambũni marĩa mathondekaga ta mbegũ cia mbembe na cia mboco na ningĩ makambuni marĩa mathondekaga bataraitha mũno ya kũhanda tondũ mweri mũthiru ũrarĩ mwambĩrĩria wa mbura nene kĩrĩa gĩkoragwo gĩetereirwo nĩ arĩmi aingĩ bũrũri-inĩ ũyũ witũ mũno arĩa maremaga indo ta mbembe mahande mwaka-inĩ ũguo ũgũri wa indo ũcio ũrarĩ na thoko mũno.

Rũgano rwa njamba ya ita yetagwo Ndĩa ng'ang'a, aciarĩtwo mũhuro-inĩ wa kĩrĩma gĩa Kenya na akĩrerwo nĩ erutire kũreĩa mbara akĩhũthĩra matimũ, mĩthece na thani. Narĩu ihinda nĩ rĩa kinyire rĩrĩa rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ rwa njĩrĩirio kũiywo ng'ombe na mahiũ mao nacio irio cia mĩgũnda yao ĩkarĩithio na ĩgathũkingio nĩ ndũrĩrĩ iria cia marigicĩirie. Ndĩa ng'ang'a nĩ atigĩrĩire nĩ arũa na ndũrĩrĩ icio nakĩrehe ũhotani. Aririkanagwo mũno nĩ ũndũ wa haro yake na rũrĩrĩ rwa mathai arĩa moĩkaine mũno kũrũa makĩhũthĩra matharaita, no nĩ ahotire gũbanga andũ na makamatharĩkĩra materĩgĩrĩire noguo makĩhota kũingata mathai na makĩhotana. Ningĩ, nĩ aririkanagwo nĩ ũndũ wa mĩhĩtwa ĩrĩa oithirie andũ a rũrĩrĩ, gũtigĩrĩra marĩ hamwe na nĩ marũa mbara hamwe. Rũgano rwake rũthomithagia ũhoro wa kwĩrutanĩria, kwaga guoya, na kũhũrana na kĩrĩa kĩragũthumbũra nginya ũrĩkie na ũkĩhote.

Nĩ kwagĩrĩire kũheanwo kĩgĩna kĩnene kũrĩ icigo iria itigĩtwo na thutha harĩ ũhoro wa ũthii wa na mbere nĩgetha gũtigĩrĩra icigo ciothe bũrũri ũyũ nĩ ciaiganana kana ona ciakuhanĩrĩria ningĩ nĩ hagĩrĩire hakorwo hena woigĩrĩrĩki wa arĩa matigagĩrwo mbeca icio nĩgetha marehe motungata ma gũthondeka barabara na gwĩkirithia thitima. Nao atongoria arĩa mehokeirwo mbeca icio, mangĩcihũthĩra ũrĩa gũtagĩrĩire, nĩ magĩrĩirwo makarutwo wobici-inĩ na magetio mbeca icio ciothe nĩgetha ũthii wa na mbere ũtuĩke wa gũkinyanĩra.

Ndĩrutaga mũno gũthikĩrĩria nyĩmbo cia ũndũire witũ iria cia tungĩtwo nĩ ũndũ wa maũndũ mwanya mwanya kũrĩ nyĩmbo ta cia wĩra ingĩenda kũmenya mawĩra mũthemba ũyũ marutagwo nĩ a rũrĩrĩ-inĩ na marutagwo atĩa thikagĩrĩria nyĩmbo cia wĩra-inĩ, ingĩenda kũmenya ciĩgie rũracio na kĩhiko thikagĩrĩria ndumbo iria cia inagwo ningĩ nyonaga thenema na ngerekano cia gĩkũyũ na nĩ nyendete mũno gũthoma mabuku marĩa mandĩkĩtwo na rũthiomi rwa gwitũ mũno mabuku maa mwandĩki ya Ngũgĩ wa Thiong'o tondũ nĩ makoragwo na kĩrĩra kĩgie ũndũire witũ.

Nĩ kũrĩ ũhoro wa ũmbi wa nyũngũ na thuburia cia kũhũthĩra ũgĩtũmĩra tĩri ningĩ nyũmba iria cia ikaragwo nĩ andũ a rũrĩrĩ ruitũ mũno cikoragwo ihũthĩrĩte ũmbi wa tĩri na cia rĩka igũrũ nĩ cia coragwo ningĩ nĩ kũrĩ ũhoro wa andũ makĩheo mataro rĩrĩa meragĩrwo na njĩra ya gũcorerwo.

Ĩĩ nĩ ndĩ ndaciona na mahinda maya nĩ cia thirire tondũ ikombe na ngirathi nĩ ciokire ningĩ andũ makĩingĩha ũguo ndũngĩona hĩa cia kũnengera o mũndũ na njohi ĩkĩrehwo ingĩ ithondeketwo na mĩcuba ona matibataraga ikombe icio gũciĩkĩra, ningĩ ũndũire ũngĩ ũgĩũka ũkĩhetũkwo nĩ mahinda andũ makĩhana ta mawagĩra bata.

Ĩĩ wa rĩ mwega tondũ nĩ warehaga andũ hamwe rĩrĩa mararuta wĩra ũcio ona mahinda maya no ũkorwo ũrĩ mwega mũno tondũ no ũhote kũrehe atumia na airltu ao hamwe tondũ nĩo mehokeirwo kũruta wĩra ũcio wa kũmba na hĩndĩ ĩyo makorwo makĩmathomithia maũndũ megiĩ ũndũire wao, ningĩ no ĩkorwo ĩrĩ njĩra ya mwanya ya gũthondekera andũ mawĩra tondũ no mahote gũthondeka nyũngũ icio na mekindia makona ũmithio wa o mũthenya, nyũngũ icio cia mahinda macio ciarĩ njega, tondũ nĩ cia rugaga irio wega na ikahota kũmenyerera ũgima mwega wa mwĩrĩ wa andũ ũguo cingĩcoka no cikorwo ciĩ cia kũguna andũ tũtige kũhũthĩra iria irahũthĩrwo thikũ ici, na igakorwo ikĩrehe ũgwati kũrĩ igama wa mwĩrĩ wa andũ.

Nĩ irio cia mataha, makoragwo marugĩtwo na waru kana marigũ, mahĩa magacoka magakimwo na njahĩ, nĩ ikoragwo ciĩ cia bata mũno harĩ kwonania ũndũire witũ tondũ nĩ cia hũthagĩrwo hĩndĩ ya mambura mũno mambura ma rũracio no ũhiki wa rũrĩrĩ ruitũ, ngwacĩ na ndũma nĩ cikoragwo ciĩ cia bata tondũ nĩ cio cia thukagĩrgwo mũndũ kana mũgeni athiĩ gũcera kwonania nĩ ahetwo gĩtĩo na nĩ endetwo mũciĩ ũcio.

Kũrĩithagio ngũkũ cia ũndũire, tondũ ici nĩ ikoragwo na ũhoti wa kũmĩrĩria, kũndũ gũtarĩ na irio nyingĩ na maĩ. Nyingĩ cirĩithagio na kũrekererio citihangĩrwo handũ ũguo nĩ ihotaga kumagara na igathiĩ kwĩ mathĩra nyeki, mahuti, kana o kĩrĩa gĩothe ciatũngana nakĩo. Ningĩ nĩ kũrĩithagio mũthemba wa kerĩ wĩtagwo broiler ici cikoragwo cithondeketwo cihananĩtio na icio cia ũndũire nĩ ataraamu a rũhonge rwa ũrĩmi. Onacio nĩ cirĩ ũhoti wa kwĩyũmĩrĩria kũndũ kũrĩa kũrĩ riũa na ona citiendaga kũhingĩrwo.

Wagĩrĩire wambe ũrore kana thimũ yaku nĩranyita intaneti tondũ no nginya ũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ wanyitithia wega wũingĩre App inĩ ya bengi yaku wĩkĩre namba ciaku cia akaunti no tigĩrĩre ndũnahĩtia ona ĩmwe na cia kũrĩa ũrarĩha, na ũtigĩrĩre wĩna mbeca cia kũigana kũrĩha na cĩa kũrĩhĩra thogora ũcio wa gũtũma mbeca icio ũcoke rĩu wĩkĩre namba yaku ya thiri ĩrĩa ũhũthagĩra kũruta na gũtũma mbia nĩgetha cithiĩ.

Magĩrĩire gũikara makĩrogotaga matumbĩ kuma ciaga-inĩ ciao mahinda kwa mahinda nĩgetha matigaikare mũno ciaga-inĩ mathũke kana marĩo nĩ ngũkũ, ningĩ ũgacaria handũ hega ha gwĩkĩra namo marĩa mangĩ korwo mahutĩtio nĩ kĩndũ ta ndoro kana mai ma ngũkũ nĩ magĩrĩire magathambio, marĩa matũrĩku nĩ magĩrĩire mate nĩguo matigathiĩ kũnunga na rĩu macio mega maige handũ hatheru matumbĩ nĩ makoragwo marĩ ũgwati-inĩ wa kũgua ũguo mũtaratara ũyũ wothe wagĩrĩire kũrũmĩrĩrwo na ũbacĩrĩru.

Ũrĩa rũru rwaku rwa ngũkũ rũigana na ningĩ, rĩera ũrĩa rĩhana, hĩndĩ ya rĩera rĩega rĩa ũrugarĩ ngũkũ nyingĩ nĩikoragwo ikĩrekia noguo matumbĩ maingĩha mũndũ akahota gũkorwo nĩ arongania mahinda kwa mahinda, ningĩ bata wa matumbĩ maku, arĩa makoragwo mabatarĩtio nĩ thoko mũndũ nĩ arogotaga maita maingĩ nĩgetha wone magũtinda ũgĩtwara thoko okorwo ũyũ ũtwaraga o mũthenya, kũrĩ ngũkũ nacio irĩaga matumbĩ ciarekia ũguo ũngĩ korwo na ta icio mũndũ nĩ atuaga gũkaria nginya ĩrekie ũgathiĩ ũkarogota ĩtanamarĩa.

Nĩ ingĩeda wambe ũnjĩre kana nĩ tũkwona handũ tũngĩkoma mũthenya wa ũmũthĩ, na toniĩ na aya ũrona haha, twĩ gĩkundi kĩnene kĩrĩa gĩtarĩ kĩrakinya kĩa andũ angĩ ta anana. Kwĩna nyũmba mũtigĩtie cia ageni cia gũkoma na nĩ cia mbeca cigana na mũndũ no aigithie nyũmba icio ĩngĩkorwo nĩ ndĩrenda gũka gũcera gũkũ rĩngĩ, ningĩ marĩhi macio wa njĩra rĩ nĩ mataranĩirio hamwe na irio? No nyende kũmenya tondũ mũthenya wa rũciũ no twage kuma tũikare oro o gũkũ, ũguo nĩ ingĩenda kũmenya kana no mũtũrehe irio nyũmba-inĩ icio mũgũtũhe cia ageni.

Mambura mwanya mendagia nguo mũthemba ngũrani na marĩa mangĩ na ningĩ andũ nĩ mahotaga kũmenyeka na marika mao kũringana na ũrĩa mehumbĩte, nĩ kwarĩ nguo cia gũthiĩ wĩra, nĩ kwarĩ nguo cia gũthiĩ rwĩmbo na nĩ kwarĩ nguo cia mambura ta ma ũhiki, nyori ciekĩragwo nĩ airĩtu kwonania ũthaka wao, ciekĩragwo matũ mũndũ akamba agatinio irima harĩa igũrũ rĩa gũtũ agacoka agekĩrwo, nĩ kwarĩ na mũrĩnga ona naguo wekĩragwo no airĩtu kũgũra, kwonania ũthaka wa mũirĩtu ũcio mũgĩkũyũ, njingiri nacio nĩ ciekĩragwo nĩ andũ arĩa marathiĩ rwĩmbo na ici ciothe ciarĩ o cia kwonania ũndũire.

Arigitani arĩa mathomeire, ũhoro wĩgie kũheana motungata ma mathĩna ma kĩmeciria na, kũgeria kũrũngĩrĩrĩa mĩtugo ya andũ arĩa magomeirwe nĩ ũhũthĩriwa ndawa cia ndũgũgio ta njohi, narĩa maraigua ta maica makĩnyeire mũico, makenda kwĩrũta mũoyo, marehagwo cigĩrĩrainĩ ta ici nĩgetha magerie gũtungata aruti aya arĩa mohĩgĩrĩrĩire mohoro macio nĩgũo mahane ta mathara mĩoyo yao.

Cia kienyeji, tondũ mbeca cia kienyeji cikoragwo cirĩ igũrũ, ona korwo nĩ cikaraga ingĩgakũra ũngĩringithania na cia nyama no nyama cia cio ciĩ cama mũno, na citiheaga wĩra mũritũ gũciga tondũ no gũcihingũrĩra kĩroko ikaumagara gũthiĩ kwĩ harĩra gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ngacihingĩra hwa-inĩ, ndibataraga gũcithe thecinjithia cindano na gũciĩkĩrĩra dawa tondũ nĩ ihotaga gwĩtiria na mĩrimũ ĩrĩa yũkaga ya hinahi ĩkĩrehwo nĩ gũcenjia kwa rĩera, oho nĩ cindeithagia na matumbĩ, na matumbĩ macio makoragwo mena thogora mwega ũkĩringithania na ma ngũkũ ici ingĩ.

Ngũkũ ciakwa nĩ cia ũndũire na ndĩciheaga mbembe tondũ nĩ citũmaga cirekie matumbĩ maingĩ na manene, ningĩ nĩ ndĩcithĩagĩra mĩcakwe ya mbembe ngatukania na wa mũhĩa ngacihe, nĩ ndĩcihandĩire mahũa marĩa makoragwo na mbegũ na nyeni cia matharũ na mboga iria ndĩcituagĩra o kohĩroko, irio ici ciothe ciũmaga mũgũnda wakwa noguo ũgakora ndĩrathiĩ hathara mũno kũrĩma, irio iria ciatigara iria tũrarugĩte nĩ ndĩcikagĩria ũguo niĩ ndikoragwo na gharama ya gũcigũrĩra irio cia duka.